Kore nabo naa, kore ndaa naasioki aroyo naa peitubuluni kore taa laturok neitubulu inia daa tekinisho kore aitoki peetubulu tekinisho netesiokini anya. Yuolo nkae keewa sii teknolojia koito kumok ana najo msungu fridge ,naidim ne ne ne nipik ndaa nebik ewon etu eroyo.

Kore ana baye eforecasting keinyal mpango eemali tenkoitoi naa kejo lolo tung'ana loing'orr nia forecasting ajo ke ke ka keitumi nda nynchan tad tada pari nalotu tanaa kotumi ldama tada pari nalotu, yuolo laturok nei nei tanaa lopeny mali nejo ninche "koree taa teisere amu keji kolotu nchan tanaa kolutu ldama ana kias" neikenyu teisere naaku meatae nia dama tamaa meitae nyia shan naaku naa keitaroiye mali ompangoni elaturok tanaa elaramak loswom.

Koree nkoitoi nabo nasieki mpisai te kenya na kidim nias aishooyo ana loani, indim taata nias nchilingini nilo iyie aishooyo ana loan , nilo iyie aishooyo ana loani nikishukoki ilotungani etipika proffit neaku ekiyaki na nona shilingini ore na mpisai niyasie enaloan na ekiponiki iyie faida.

kore esirata ondaki temponar temponaroto e valio to indaki elchamba, naa ker keretu petaa kepiku kepiki records petaa yuolo poolotu likae tung'ani adol tanaa telde aari likae teneuni ndaa naa idol ajo kore apa te alde aari naa ana valio eeta ndaa tangarake itisira naa naaku idol ajo te idol kore te tealde ari tana tada ng'amata apa peye peeuni lchambai tana peeuni ndaa ana valio eata eitumoki yuolo taata ana eitumoki naa keisaidia peifuatilia ltung'ani ajo nyo nataase te valio endaa.

Tobiraa siai emayeni enkokon, naa keyiari petaa iyiata iyiata nkokon kunini nitubulu, nincho ndaa, nisheteki nkaji, nirip pemenya lowarak, tanaa sii pemetum moyianitin, yuolo poobulu aaku sapuki nincho naa metiishoto, incho ndaa meimoto petaa nyiakata amu niakata eidim aatishoto.

Kore tanaing'or ana picha kelio ajo keewaki ntomonok netu eisoma eenkang'ite, netu eitum nafasi napoiyie skul, keewaki, keewaki eneng'oji neponuni aipudus, naaku kupudusore taa etii tene ng'oji.

Kore ntoki nagira asa tene ng'oji, naa keewaki ntomonok eenkang'ite netu epo skul netu eisoma neyeuni ng'oji notuwana darasa nesomare nkera neyeuni mootu, nepepununi aipudus naaku keipudusutoi, naa keilio taa ajo keshipa kuna tomonok oleng'.

Tiniyeu nisom ltung'ana meteyolo ana siai, naa keiyiari niyau ana semina nolotu ake taata ng'oji nulotu ng'oji tanaa lkijiji, tanaa location ,tanaa ward ,nilotu nipot ltung'ana ntomonok matejo tanaa sii duake, kulo laramatak nipot naake ajoki outu semina nipudus naa ajoki, neko tenetubulu nkokon, neko tenepik mayeeni, neko tene tenelisha nkokon.

Kore tanadol ana pisha, yuolo ndamunot nadamu naa, ndaa, keyiari puungor piing'or ndaa iino puung'uraa tanaa keisidai, tanaa kebuluta sidai, tanaa meinyeita lkukuyoni, tanaa meata moyianitin.

Kadolita lkuniyiani looti ide loowa keitoki natii atwa, adolita kaji enkokon nasheta tembaoi, adolita ana sengei, adolita kuna totokitin naatepetokaki nkaji mayeolo ajo kejuai, adolita nkokon, nadolita naa ng'oji netibirakaki ajo ketketipikaki nkujit.

Eeeh kaata ng'eno naaipirita naipirita mpikata e nkokon, kaata, kayulo neikoni tenetubul tenebuluni nkokon, kayolo ndaa naishori, nayolo sii ne netiu nkaji nashetaki, nayelo sii netiu ake ng'oji neyeu nkokon nebulunye.

Kore tana pisha naa keilio nkokon kuumok nadaa naatoboloyuoki tenkaji, neboloki nkiti kuwanja naife napikaki fence ,naa kedaa, mara taaduo ketipikaki ndaa sapuk, keny kenyeita ndaa natipikaki ee nkolo nkaji nenye nepuoto siaki aisar amat suwo nenya ndaa naitaki ate.

Tiniyeu nisuum ltung'ana pee eiyeloou ana siai naa ipoot looramat nkutitik niipoot meotuu, nipootu meotuu ana semina nilootu aifundus neikoo tenetubuul nkookon, neikoo teneshaataki nkaaji neikoo teneriip pee meetuum moyiriatin. Neikoo peiye etuum faida taatu nia siai e nkookon.

Kore ana siai naa netipat amu Kore puwor lkuo ontaree kutua naa kotum lkuo nkata nabulunyee apeny teneweni apeny tankang amuu mear naa ntaree kutua naa kekwet sii ntaree kutua nemeidim lkuobashom kore sii ng'ai kore piwor lkuo ontaree nitum naa kulee teipaa amu etuu naa enak lkuo parikijii.

Kore siai onkishu, eramataree enkishu naa keraa naa netipat tanaa keata naa faida teltung'ani loramat amaa naa amu itum kule nitum nkirii nitum sii silinkini tiniloo amir tosokonii naa keata naa tipat oleng' .